Gik makelo mor kaendi en puodho maler mopidhi e laini, puodhoniendi en mar nyadendi moro ma opuro puothe kendo opidho oganda maler, koro waneno ka opidho to oketogi mopangore maler ahinya, puodhoni odhi nyak kendo odhimiyo japurni endi chiemo mang'eny kata oganda mang'eny ahinya, koro magie e achiel kuom gik makelo mor ma anyalo neno e tiponie, mogik nitiere puodho machielo ma bende.

Maendi en chapat, to yo ma inyalo lose godo en niya, chapat ikuongo iole e sufuria mano kise olo mogono e sufuria ibiro olo pi mang'ich matin matin ma oriw gi chumbi toiloke iloke ma oriwre kanyachiel bang'e to ibiro runde to ikete ewi mesa koro ibiro kawo mirundono ei jiko to koro itede ateda mochiegi.

Gik makelo mor manene e tipo ni gin gik ma opogore opogore. Kendo gin gik mang'eny ahinya. Mokuongo waneno rabolo moholo mang'eny mapek makoro oten gi mana gi yiende. Mar ariyo, e tie rabolo kanyo nitiere puodho moro matin majapur opidhe osuga ne. Koro puodho niendi en gi alode kendo en gi olembe. Koro en gima long'o ahinya.

Gima biro e paro ka aneno tiponi. Magi gin dhok mag gredi. Dhog gi gin meke chak kendo japur ma opidho gi ni yudo pesa mang'eny. Nikech dhok mag chak golo chege mang'eny ma inyalo usi ma japur bed gi omenda mang'eny. Ginyalo loso godo kendo yoghurt ma giusi kata ginyalo uso asa chak. Koro magi e gik mabiro e pacha sama aneno tiponiendi. Kendo aparo mana kaka japur yudo pesa mang'eny ka en gi dhok mang'eny.

Gigi kata tijni oselokore bang' kinde ka kinge. Sanie gik ma oselokore ahinya en niya, kumpyuta mane itiyogodo chon ma tok gi okuot tinde ok ti godo. Machielo ni mesni bende mane chon nitiyo godo negin mesni manyachon ahinya. Sani mesni ma itiyogodo en ofise gin mesni ma kendo gibeyo ahinya. Koro otese mane itiyo godo chon tinde ok ti gi otese. Tinde itiyo

Gimabiro e paro ka aneno tiponi en niya, nitiere jal moro ma goyo picha, otingo pichane kendo ogoye maler ka ong'iye kendo ka en gi mor ahinya, bende gima otimo kendo mang'eyo ni ka anene kaka aneni to biro e pacha en niya picha mogoyoni en moro manyachion cha kendo othi luokogi mondo e kika omi wegi kata jok ma ne ohorego mondo ochiw picha

Tich mar kweroji mondo owe yethe maketho del en tich malongo ahinya, yethe ma tekrene gi ng'eny gin yethe ma ojende kose matho kata kosechuoregi godo to gimer, yethegi gin gik maricho kendo gin gik ma ketho ngima ojende. tijniendi nikod nengo ahinya nimar okonyo ojende kata rowerni matindo tindo mondo owe yedhe mameroji sani endii koponi itimo tijni to iyudo pesa

Magi gin lakteche ma obiro chiwo thieth ne jatuo moro kaendi. Gibiro mondo ging'iyane ni ang'o matime mondo gichiw yath. Gimabiro e paro kaneno tipo machal kamae en niya, seche ma laktar ni obiro ka gi nyawadgi, to oketo boxi maratong' machiegni kode kae, boxi no ting'o ga sindene mose ti godo. Gima seche moko timore en ni jatuo ni otamore mondo kik odhi opime e kar thieth. E gimomiyo obi mondo.

Ber ma ja uso yudo e seche ma obiro uso e chiro kae en niya. Mokuongo obiro yudo ohala mang'eny kendo obiro bedo gi pesa mang'eny ma onyalo loyo godo dwache. To kendo ber ma janyiew yudo kaka aseneno tipo ni en niya. Janyiewo biro nyiew gik mabeyo beyo mo dhi lombo go wang jo ode ka oketo maridetni e kor ot. Kaendi en chiro ma iuse gik mopogore opogore. Aneno dapi kata agulu. Koro magiendi e gik.

Weche man kod nego kae gin gasede kata oboke koro gin kod neng'o nikech ginyisowa gik matimore e aluora marwa kendo gin jok mabeyo ahinya nimar ginyalo konyi seche ma idiwo, nitiere oboke mawuoye weche ohala kendo nitiere oboke mawuoye e weche thieth ,magi gin joma beyo ahinya kendo gimiyo ji ng'eyo gima dhi mbele e aluorawa koro magi e gik man kod neng'o ahinya ahinya

Nitiere weche mang'eny man kod nengo kaendi. Mokuongo nitiere jal ma en ja news kata jalendo. Owacho nwa yo ma piny wa mar Kenya ochomo. Kendo owacho nwa gik man kod nengo mang'eny ahinya e piny wa ka. Entiere kod jolendo moko makonye e weche giendi ma ok okonwa e tipo ni. En kod nengo kendo gin gi nyawadgi moro mabende owuoyo gi dho momo. Enbe en kod nengo nikech kopo ni ok iwinji wach to obiro loko ni gi momo.

Gik manigi nengo e tipo ni ng'eny ahinya. Mokuongo maendi nyiso wa yo machon mane kwere wa odake. Negi pangore malong'o kendo kane gi gigero udi gi negi gero udi maler gi lum, gi low, gi owuoyo. Dhano kata jodala ne ong'eyo ni ot mang'iyo get ne e wuon dala. Mabethe ge go gin simbni. Gin gi nengo ahinya nikech paro nwa kuonde ma wayae. Kata kitewa gi timbe wa. Machielo en ni seche ma aneno tiponi agombo mana dhi dala mondo ane udi mabeyo ahina gi endi.

Gik ma itiyo godo e loso gigie e aluora wa gin kika magi. Mokuongo agwata itiyo godo kendo ipidhe ga. Kosepidhe to inyalo ti kode e loso agwata. Mar ariyo, oluth kuon itiyo godo seche ma itedo chande. En luth ma kose kwan to ipaye. Kose paye to obedo oluth kuon. Koro magi ema yudore e aluora wa. Machielo. Yudore e aluora wa ma itiyo godo e loso gigie en mesa niendi. Itiyo gi baw kilose. Ikaw bepe to iriwo gi kanyakla tobedo.

Gima biro e paro ka aneno picha ni en ni en picha ma beche tek ahinya. Beche ni malo. Koro gik ahina niendi bech gi ni malo to kendo gikelo manyonge bende mang'eny. Koro picha ni kanene kata ni arange to onyalo mana yudore e pinje wasungu maloka. Koro picha niendi abiro nyiewe chieng' moro achiel. Mano e gima biro e pacha koro kae mondo amak go gik ma opogore opogore. Kendo abiro loso godo pesa mang'eny ahinya nimar en mar loso pesa.

Maendi chalo odheru mimoye rech kata omena. Nasetiyo kode kane amoyo omena kendo kane amoyo fulu. Koro, seche mane amoyo omena ni ne omena lwar kendo moko ne lwar e low. Koro mano e gima ne osetimore ndalo mane atiyogi giniendi. Machielo ndalo mane atiyo gi ginie ne ane tie nam dho nam ahinya e mane kane ose mak rech to adhi to amoye e wiye kanyo

Maendi en japur ma ochung' e puothe. En japur mar bel kendo bende giendi ochiek maber ahinya. En nyar Maasai kendo tij niendi kanene seche ma otime kama to gima biro e pacha en ni Maseche giendi gihero ga bedo gi dhok kata diek mang'eny. To kinene opuro kama to gima biro e pacha en nniya, ochun gi mondo gipur kendo sirkal ochuno gi mondo gin be gibet gi puothe maginyalo puro gicham kendo gikonyre godo. Mano e gima biro e pacha kae.